Ici nĩ mbia ciĩ thĩiniĩ wa ngari. Nĩ makiri ma mbia naa, haha nĩtũrona kũgũrũ kwa mũndũ, nĩ taa mũndũ ũcio nĩye mwene mbia ici, no tũgĩtue nĩye mwene ici mbia kanaa he handũ aragĩcitwara, kana agĩetereire mũndũ, nĩguo akĩmũnengere mbia ici, kana agĩikarĩte o hau agĩciria ũrĩa agũgĩcibangĩra kana noo kũhorera akĩhoreire hau na mbia ciake.

Ũyũ nĩ mũndũ ũraka na ingĩtua kwonia mũndũ gwaka ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩka nĩkũmwerethera ũrĩa abatiĩ gwaka. Njoke nyanjie gwaka, njoke ndĩmwire agerie kĩrĩa ndeka. Wona ahĩtia, ndĩmwonie harĩa ahĩtĩria nĩguo agĩthondeke ũrĩa habatiĩ. Na ĩyo noyo njĩra ĩrĩa njega mũno ingĩtũmĩra gũbundithia mũndũ gwaka.

Aya nĩ andũ erĩ, ũmwe nĩ ndagĩtarĩ, ũyũ ũngĩ ũhuana ta arĩ mũrwaru. Ũngĩrora ndagĩtarĩ nĩ ta he ũndũ arageria kũerethera mũrwaru ũyũ, na kũringana na ũrĩa marakĩrorana nĩ ta, nĩ ta maraiguithania, mũrwaru ũyũ nĩ ta ehokete mũno kĩrĩa ndagĩtarĩ ũyũ aramwĩra, na nĩ ta atarĩ na nganja na wĩra wa ndagĩtarĩ ũyũ.

Haha hena andũ erĩ na ndagĩtarĩ na hena mũrũaru, na ndagĩtarĩ ũyũ nĩ kũrigita ararigita mũrwaru ũyũ. Na warora mũrwaru ũyũ nĩ ta araigua ruo rũingĩ mũno na ndagĩtarĩ ũyũ nĩarageria kũmenyerera ndaka mũiguithie ruo makĩria, akĩmũrigita. Nĩĩronekana ndagĩtarĩ ũyũ nĩoĩ kĩrĩa areka, nĩĩronekana nĩ mũndũ ũtarĩ mũgeni wĩra-inĩ ũyũ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndoona andũ erĩ marũgamĩte hamwe, magĩtheka kana marĩ akenu nĩ atĩ, nĩ ndeto ciao maraarĩrĩria, na ndeto ici nĩcio ciagĩtũma magĩtheke, kana he ũndũ mekĩte hamwe, na ũndũ ũyũ nĩ wagĩkorũo na maumĩrĩra mega, na nĩ ũndũ wa maũmĩrĩra mau mega, nĩkĩo maragĩĩkara marĩ andũ akenu.

Ũndũ ũrĩa ũrangenia haha nĩ atĩ, wa mbere, mũrũti ũyũ wa wĩra nĩ ahuana ta mũndũ ũĩ kĩrĩa ara, areka, na nĩahuana ta mũndũ wĩna itĩo ciake, na ũngĩrora nginya mĩhumbĩre-inĩ yake, nĩahuana ta mũndũ ũtĩĩte wĩra wake. O na macini ĩrĩa aratũmĩra nĩ macini, ĩhuana ta ĩrĩ ya goro, na nĩ macini ĩhuana ta, ĩngĩruta wĩra mwega, na ũguo no ũgĩtue, nĩ wĩra mwega ũrenderea haha.

Kĩrĩa kĩreenderea haha nĩ atĩ andũ nĩ kũrũrũngana mararũrũngana, na kĩrĩa gĩtũmaga mene ũndũ ũyũ nĩ atĩ rĩrĩa andũ marũrũngana, nĩ ũkoraga biacara cia andũ nĩ ciathũkangio mũno, na ũgakora nginya ngari cia andũ nĩ ciacinwo. Ũgakora andũ amwe nĩ maiyĩrwo indo ciao cia goro, na rĩrĩa thigari cirathũkagia mĩcinga nĩ ũkoraga rĩmwe nĩ ciaratha nginya andũ matauma mĩrũrũngano-inĩ ĩo na ũgakora andũ nĩ makua, na nĩ ũndũ ũhoro ũcio ũgagĩtũma mene ũhoro ũyũ mũno wa andũ kũrũrũngana.